Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩroneka atĩ nĩ matumbĩ. Matumbĩ, mamenyagĩrĩrwo na njĩra ya kuoywo kahora, nĩgetha matikagũthane, tondũ mangĩgũthana nĩ makuaga. Oho matumbĩ mendaga kũigwo turee-inĩ, nĩgetha gũtigĩrĩra nĩ maigwo handũ hega mataragũthanio kana mataragũthana ũndũ mangĩkua. Oho, hĩndĩ ĩrĩa ũkũigĩra ngũkũ yaku nĩ getha ĩkomereri, tigĩrĩra atĩ matumbĩ maku ndũna mahutia na moko mena maĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa matumbĩ mahutio nĩ maĩ, matitũrĩkaga tũcui.

Ũndũ ũyũ nĩũroneka atĩ nĩ ũrĩmi wa mbembe. Hĩndĩ ĩrĩa nguona ũndũ ũyũ, niĩ ndĩta mũrĩmi nĩnyambagia gwĩciria nĩ ikĩro irĩkũ na maũndũ marĩkũ batiĩ gwĩka nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mbembe ciakwa nĩciakũra oro wega, tondũ wambere mbembe nĩirĩ thũ nyingĩ ta kĩgunyũ kĩa ngũũnga kĩrĩa gĩtharĩkagĩra na kũrĩa mbembe na gĩkĩro kĩnene. Ũguo nondore na gũtigĩrĩra atĩ mũgũnda wakwa ndũratharĩkĩrwo nĩ kĩgunyũ kĩu kĩrĩa kĩrehaga hathara nene harĩ arĩmi a mbembe. Ũndũ ũcio ũngĩ, nondigĩrĩre atĩ nĩndacaria thoko ya mbembe ciakwa na kũmenya kũrĩa ciakũra ngacitwara, nĩgetha hote gũthondeka baita. Wambere nonjethe thoko kũrĩ kambuni iria cithĩaga mũtu wa mbembe nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mbeca ciakwa nĩngaciona cirĩ hamwe ciothe, nĩgetha hote kwĩguna nacio tondũ ingĩendia mbembe tũnini tũnini nonjage kwĩguna na mbeca icio, no ingĩhota, no ingĩhota kwendia mbembe ciakwa cirĩ hamwe ciothe no hote gũteithĩka na mbeca iria ingĩthũkũma kuumana na magetha makwa.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩndĩrona atĩ nĩ mũndũ ũramũkĩra ũteithio wa irio, hihi kumana na ng'aragu nene na riũwa inene rĩrĩa rĩgũmĩire gĩcigo gĩake. Oho, nĩndĩrageria gwĩciria ũhoro wa mathĩna na mĩtangĩko ĩrĩa aragerera kwona ona mbica-inĩ nĩaroneka arĩ mũhinyĩrĩrĩku mũno, kwona ona arathiĩ ainamĩrĩire. Oho nĩndĩrakena nĩ kwona atĩ nĩkũrĩ na andũ a wendi mwega maumĩrĩte na kũnyitanĩra, harĩ gũteithia andũ arĩa magũ, magũmĩirwo nĩ thĩna wa ng'aragu, kwona gũtirĩ mũndũ ũtangĩkorwo nĩ thĩna.